Nĩ ũrabatara gũkorũo, wĩkĩte civil engineering, nĩ harabatara ũkorwo wĩkĩte survey, nĩ ũrabatara ũkorwo wĩkĩte structural engineering, handũ haha nĩ harabatarania mũndũ wa moko, o rĩngĩ nĩ harabatarania ũkorũo na enough tools, kana tools cia kũigana iria ũgũtũmĩra, wakinĩ ũyũ, ũndũ ũngĩ nĩ harabatarania, ũkorwo na, materials cigaine, cia gwaka, ta mahiga, cuma, nĩ ũrabatara still, nĩ ũrabatara maguta ma kũigana, nĩ ũndũ wa itinga ta rĩu ndĩrona hau, nĩ ũrabatara ũkorwo na ndereba, ũndũ ũngĩ nĩ ũrabatara ũkorwo na mbia cia kũigana, nĩgetha ũndũ ũyũ ũhote gũthiĩ na mbere, nĩ ũrabatara ningĩ gũkorwo, wĩna, aruti a wĩra aiganu, mbeca njiganu.